Mahiũ ma gĩcigo-inĩ gĩakwa he mĩrimũ ĩmĩnyitaga tondũ mahiũ maingĩ tũtihingagĩra, mangĩ mathiaga makarĩa mũtitũ na mũtitũ nĩũgũkora nĩkũrĩ nyamũ nyingĩ cigeragĩra kũu, rĩngĩ no citige mĩrimũ yayo. Rĩngĩ ũgakora rĩngĩ imwe ciĩna ngũha, rĩu ng'ombe ciathiĩ kũrĩa kũu-ĩ, cikanyitũkio nĩ ngũha, rĩu tũgiragĩrĩria mũno mũno na gũcihũra ndawa maita ta matatũ o mweri. Mũrimũ ũcio ũngĩ mahiũ ũnyitagwo nĩguo nĩ, nĩ wa kanua na magũrũ, ũcio naguo tũhũthagĩra igata gũthambia, tũgathambia rũcinĩ na hwainĩ.

Wa mbagĩrĩria na tũmĩthako, mĩthako ya kũgucĩrĩria andũ kana ya kũgucĩrĩria ciana, ũgakora mũndũ ũyũ rĩngĩ, rĩngĩ nĩ andũ ta ana ũguo, ũgakora mũndũ ũyũ nĩ ararũgama mĩgongo-inĩ ya andũ acio, kana gwĩka kaũndũ andũ aingĩ matangĩhota, kana rĩngĩ akameria mwaki, kana rĩngĩ agakia mwaki na kanua, ona andũ nĩmecokanĩrĩria na nĩ maingĩha rĩngĩ nĩ akwendaga gũthomithia kaũndũ, ta rĩu nĩ mathomithanagia ũhoro wa ndawa ici cia gũbanga ũciari , makauga ndawa icio ti njega angĩ nĩ mokaga makĩenda rĩngĩ gũteithĩrĩrio, rĩngĩ mũndũ ena mũrwaru na nĩ magĩte mbeca cia kũmũtwara thibitarĩ, rĩu akona nĩ wega ambe akenie andũ acoke aheane thĩna wake agacoka akahotherwo na nĩmateithĩkaga.

Rĩngĩ ciana cigĩthiĩ cukuru kana cikiuma cukuru na barabara icio ciragerera-rĩ ĩna ngari nyingĩ, na ingĩ nĩcithiaga naihenya ona citiendaga kũrora kana kwĩna mũndũ ũrenda gũkĩra barabara. Rĩu thigari ici cia barabara-rĩ, nĩiteithagĩrĩria ciana ici gũkĩra kuma mwena ũyũ kinya ũrĩa ũngĩ, na cigatigĩrĩra ciana icio nĩciagerera handũ citangĩgũthwo nĩ ngari . Ũcio ũndũ ũngĩ naguo nĩrĩrĩ, nĩmateithagĩrĩria andũ aya akũrũ, rĩngĩ mũndũ ara, mũndũ mũkũrũ tondũ nĩarathiĩ kahora-rĩ, thigari cia barabara cikamba cikarũgamia ngari, nĩgetha cũcũ ũyũ kana guka ũyũ ahote gũkĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ naguo nĩ, rĩngĩ mũndũ nĩorĩte njĩra na andũ aya angĩ ũngĩmoria njĩra nĩmateaga mũndũ, rĩu mũndũ ũngĩteithĩrĩria mũndũ wega nĩ mũthigari wa barabara, akamuonereria njĩra. Andũ aya angĩ nao mena mawathe, rĩngĩ mũndũ ndarĩ na mũndũ wa kũmũkĩria barabara, rĩu thigari ici cia barabara-rĩ, nĩcio citeithagĩrĩria andũ aya gũkĩra barabara. Rĩngĩ mũndũ ndarona wega, rĩngĩ mũndũ ndarĩ na kũgũrũ kwega, mũndũ wothe wĩna wathe, thigari ici cia barabara nĩiteithagĩrĩria na njĩra nene mũno.

Wambere nĩ nyambe njethe kĩndũ kĩrĩa ngũrĩanĩria nakĩo ngima, mũcere kana mũgate. Njoke njokerie Ngai ngatho na ndĩmwĩre aririkane arĩa matarĩ, njoke ndĩthambe moko na rĩu nyambĩrĩrie kũrĩa irio ciakwa na ndarĩkia njokerie Ngai wakwa ngatho.

Haha hena arutwo, na hena mwarimũ wa kũmathomithia ũrĩa mũndũ abatiĩ kũruga . Ũrĩa irio cirugagwo. Nĩ aramathomithia mĩtaratara ĩrĩa mũndũ abatiĩ kũhũthĩra, atanaingĩra riiko. Wa mbere ũtheru, na akorwo ekĩrĩte kĩndũ mũtwe ahumbĩrĩte mũtwe wake, nĩ ũndũ wa njuĩrĩ. To nĩ ũgũkora rĩngĩ njuĩrĩ nĩ ĩgũĩrĩire irio-inĩ, na rĩngĩ irio icio ciuma cia andũ a bata, na rĩngĩ kana nĩ kĩgeranio megwĩkaga, rĩu akorwo irio ci njuĩrĩ-inĩ rĩ, nĩwona mũrutwo ũcio nĩ ekũgũa. Erwo ndarĩ na ũtheru. Rĩu ningĩ agũbatara rĩngĩ ningĩ acoke kĩrathi, ambĩrĩrie gũthoma atigwo nĩ arutwo arĩa angĩ ona ndangĩandĩkwo wĩra tondũ ũndũ wa mbere ndarĩ na ũmenyo, wa ũtheru.

Wambere ndute gĩcunjĩ gĩa ikũmi njokerie Ngai ngatho nĩũndũ wa kũhe wĩra ũcio, tondũ kwĩna andũ aingĩ matarĩ na wĩra na matirĩ na mũcara ta ũcio ndona. Njoke thiĩ thoko ngũre mbembe mĩkebe ta ikũmi ũguo thiĩ ngathĩithie, ũcio nĩ mũtu wa mweri mũgima. Njoke ngũre mboco na ndengũ njoke thiĩ ngũre waru, njoke ngũre cukari ta kiro ikũmi na ngũre mĩtu ĩtatũ ya ngano na maguta kamũtũngi na cumbĩ na macani.

Ndĩ mũrĩmi, nĩnĩmaga ndĩ na ng'ombe, ndĩ na mbũri, na ngũkũ na nĩhingũrĩte gathoko haha haitũ barabara. Ndokĩra rũcinĩ, nyambaga kũrugĩra andũ akwa gĩa kwĩgagũra, ngacoka ngokĩria ciana, ngaciharĩria cigathiĩ thukuru. Ciathiĩ thukuru, ngaingĩra rĩu kwa ng'ombe, ngacikama ndarĩkia ngaciongerera irio na mahuti na maĩ. Ndauma hau ngaingĩra kwa ngũkũ, ngarogota matumbĩ, ngaciongerera maĩ na irio. No okorwo kwĩna gĩko ngahatĩra. Ndauma kũu thiaga kwa mbũri. Mbũri ciumaga kũu nja, ndiendaga ciherwo rumu nĩkĩo nyendaga gũcihingũrĩra. Ndarĩkia hau, okorwo hauma na wĩra wa nyũmba, okorwo ndigũthambĩtie tũindo, ngathambia indo, no okorwo hena tũkuo, ngahũra. Ndauma hau ngoya icembe rĩakwa ngaingĩra mũgũnda, ngarĩmarĩma, ngarĩma, ngarĩma, mathaa makinya ma thaa mũgwanja-rĩ ngaumĩra, ngoka ngaruga ranji. Ndarĩkia ranji nĩguo thiaga kũhigũra gathoko gakwa. Ciakinya mathaa ma hwa-inĩ ma thaa ĩmwe-rĩ ngahinga. Ndahinga ngoka ngarugĩra bamĩrĩ yakwa. Ũguo nĩguo mũthenya wakwa ũkoragwo.

Mũici ũyũ-rĩ ndakoragwo e wika, makoragwo manyitanĩire na aici angĩ, rĩngĩ makoragwo me andũ ta ana kana atano, na makoragwo methete kinya mũgũri wa thimũ icio. Rĩu ũgakora rĩngĩ nĩmamenyaga mũndũ ũrĩa megũthiĩ gũbora, maikaraga oũguo mathimĩire. Mona rĩngĩ mũirĩtu akĩhĩtũka ũguo aikĩtie thimũ mũhuko kana akamĩcuria mbagi-inĩ, nĩmaboraga ĩyo mbagi rĩngĩ makamĩtinia kana makoya thimũ ĩ mũhuko, kana ĩrĩ ona moko. Na, rĩngĩ mũndũ akĩaria na thimũ na matikoragwo marĩ aika, makoragwo manyitanĩire na andũ angĩ, rĩu thimũ ũrĩa ũkũgutha akũnengera ũyũ, ũyũ ũngĩ nake anengere ũyũ, ũcio ũngĩ nake anengere ũcio, ũcio ũngĩ athie atige aya angĩ. Rĩu ũyũ wanyitwo-rĩ ahũragwo, o rĩrĩ arenda rĩngĩ gũcinwo rĩngĩ agakorwo ndarĩ na thimũ, akauga thimũ nĩĩthire. No, aya angĩ manyitanĩire nao aici arata ake-rĩ, makambia gũbora andũ aya marahũra mũici ũyũ wao. Rĩngĩ he mũndũ ũtigire atahingĩte nduka, rĩngĩ he mũndũ wĩigire wĩigĩte kĩndũ gĩake ũru na nĩarakĩona, aici aya-rĩ, makoya makora. Rĩu rĩrĩa marĩkia kũhũra mũndũ-ĩ, mũndũ agĩcoka gwake-ĩ, agakora onake-rĩ nĩaiyirwo.

Ngiuma nyũmba-rĩ, ndigagĩrĩra niĩ nĩndarĩa na nganyua na ngaigua ndĩ mũhũnu biũ. Ngacoka ngoya cuba yakwa ya maĩ, ngahiũhia maĩ ngekĩra na ngatinangĩria ndimũ, nĩgetha ndaigua ta ndahũta-rĩ, ngakunda. Ngacoka ngatigĩrĩra ndinakua kandi yakwa ya bengi na ndinakua mbeca nyingĩ, ndakua o mbeca cia kũrĩha ngari ya gũthiĩ na ya gũcoka, tondũ ingĩhĩtia ngue mbeca nyingĩ, ndahĩtia ũguo ndona mũtura kana ndona ngũkũ cigĩthiũrũrũka nĩngũingĩra, nĩngũigua thuti na maitho nĩũkiũĩ matikĩrĩ mbathia. Rĩu ndigagĩrĩra ndinakua mbeca nyingĩ tondũ ingĩhĩtia ndĩcikue, nĩngũcihũthĩra ũru, na ndacihũthĩra ũru nyinũke ndĩ mũhũnu, irio iria cirugĩtwo ndikũhota kũrĩa, na rĩngĩ ũrĩa ũrugire nĩeũrakara one ta nyuma na mĩbango ĩngĩ, one ta ngũwarĩtwo handũ kũrĩa na ndinamwĩra, rĩu irio ico-rĩ cigatuĩka cia gũitanga. Rĩu ndigagĩrĩra ndinarĩa na kũu barabara na ndinakua mbeca nyingĩ, ngue mbeca tu cia kũigana gũthiĩ.

Ndokĩra rũcinĩ nyambaga gũcokeria Ngai ngatho nĩũndũ wa mũthenya ũcio na ngaũhoera ũtuĩke wa kĩrathimo, ngacoka ngathoma kiugo, ndarĩkia gũthoma kiugo-rĩ na ndahoya-rĩ, nganogora mwĩrĩ, ngateng'era maita maigana ũna nĩgetha ngĩcinacine maguta ndĩnamo na nyihanyihie kiro. Ndarĩkia ũguo ngegagũra. Ndarĩkia kwĩgagũra, hau itũra-inĩ he mũtumia mũkũrũ, ũkoragwo hau, na ndionaga andũ ao ta mokaga kũmũrora, nĩmamũtiganĩirie, rĩu nĩndĩrutagĩra rĩrĩa itarĩ na wĩra rũcinĩ ngathiĩ ngamũtahĩra maĩ, ngamũthambĩria indo, ngamũrugĩra, ngahata ndarĩkia ũguo ngacoka na gwakwa, ngarora kana mahiũ makwa mena irio, mena maĩ. Okorwo nĩ ta kwa ng'ombe ngarora kana nĩkũhatirwo, kwa ngũkũ ngarora kana he ngũkũ cirekirie tondũ kwĩ ingĩ cirekagia cirekagia thutha -inĩ. Ndarĩkia ũguo ngaciongerera maĩ na ngaciongerera irio, ndarĩkia ũguo ngathiĩ ngahingũra wĩra wakwa wa thoko.